tankarake nkirewaj enkop onkare nara kinii tenkulipoo

Nsharaa, oo lkejikoni, oo glassi, oo lpirai le shumpii, oo misa netii sii abaki ltung'ane ,o lio ngaina apeny, oo nkunini angan nenenia naibor.

Oore eena naa emashini nadung'iki inkujit, niaku inkujit edung'ito eele tung'ani, adung'oki iswam.

Oore en'daa nanyae tenkop ang oleng naa enkurma. Naa oore eena mashini keitumiari aidong'ie irpaek, pee kitum aatum iina kurma.

Kadamu ng'oroto nkishu, tenaa sii eneishori nkishu oldawa.

Kelelek enjing'ata oltururi alang imbenkii. Amuu oore imbenkii keyieu nepuoi aiger impala, tenaa koore aitoki kegol esaa niyieu niiya loan.